Mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩra thĩ ĩno na njĩra nene, yamo nĩ thĩna kũrĩ andũ, harĩa andũ makoretwo memathĩna mena mathĩna maingĩ, hamwe ta kũaga irio na hamwe na ndwari. Ndwari nĩ ĩmwe ya mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩra thĩ na njĩra nene. O hamwe na ungumania harĩ atongoria aitũ, nĩ njĩra ĩmwe na mathĩna marĩa thĩ ĩno ĩrahatũkĩra, kwaga irio, ndwari, wĩikaro, mũihũro wa maaĩ nĩ mamwe ma mathĩna marĩa andũ amaragerera na njĩra nene.

Nĩgetha gwĩka ũndũ ũyũ, ũbataranaga mũndũ ũthomeire mathomo magĩkĩro kĩa igũrũ harĩa mũndũ akoragwo, abataranaga ndagĩtarĩ wa kũmũteithia kũgĩa ciana, na hamwe na indo irĩa cibataranaga, nĩgetha mũtumia agĩe ciana ta gũkorwo na thibitarĩ-inĩ, nĩgetha kũrĩa kwĩna macini ciagũteithĩrĩria atumia kũgia ciana. Arĩa magĩaga ciana na njĩra ya gũthĩnjwo tu. Wĩra ũyũ nĩũbataraga mũndũ wĩna gĩthomo kĩa igũrũ mũno, kuona kũhĩtia o handũ hamwe, mũtumia nĩakoragwo, no akũige hatĩka-inĩ maica ma mũtumia na hamwe na ma mwana.

Haha nĩharonekana hena amburanci ĩrĩa yũkĩte gũteithia andũ arĩa makoretwo makĩona mũtino wa barabara. Haha mandagĩtarĩ makoragwo magĩteithia arĩa monete mũtino, arĩa makorwo makuruhanĩtio na mũtino ũyũ. Amburanci nĩteithagia gũteng'eria andũ thibitarĩ-inĩ harĩa andũ mathiaga magĩtangĩkagĩrwo nĩ mandagĩtarĩ arĩa makoragwo makuĩtwo thĩiniĩ wa amburanci ĩno. Haha nĩharonekana hena mũtino mũnene wa rori kana turera ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgaragara na haha amburanci nĩmokĩte gũteithia, nĩgetha matware arĩa me mũtino-inĩ thibitarĩ-inĩ, nĩgetha mahote kwamũkĩra motungata ma thibitarĩ.

Mũthemba ũyũ wa technology, nĩũkoretwo ũgĩtũmĩrwo na njĩra nene gĩcigo-inĩ gĩakwa, kũona andũ nĩmakoragwo makĩamũkĩra maũtungata ma thirikari-inĩ ta kũrĩha igoti gwĩ thirirkari, magĩtũmĩra mũtambo ũyũ wa intaneti na technology. Nyamũ ĩno, nĩ ĩkoragwo ĩkĩhĩmbĩrio na njĩra nene nĩ ayuthi, arĩa mamĩtũmagĩra kũingĩra mawĩra marĩa makoragwo me intaneti-inĩ, na hamwe na gũthondeka indo nyingĩ nyingĩ, na nĩũtũmĩkaga harĩ mathomo na njĩra nene, harĩa ciana cia thikũ ici cikoretwo cigĩtũmĩra mũthemba ũyũ wa technology, harĩ gũthoma mathomo mao na njĩra nene.

Ũyũ nĩ mũthigiti na nĩ harĩa andũ mathiaga kũhoera, harĩa gĩcigo-inĩ gitũ andũ nĩmakoragwo mahĩmbĩirie mũthigiti na njĩra nene, harĩa andũ mathiaga gũtabanĩria mahoya mao na hamwe na magongona-inĩ maingĩ maingĩ, marĩa makoragwo me karenda-inĩ cia kanitha. Haha, atungata na acirika othe, macemanagia o kiumia o kiumia, kana o mũthenya wothe harĩ wiki, nĩgetha mahote kũnyitanĩra harĩ mahoya na magongona-inĩ mangĩ maingĩ ma kanitha.

Ng'ano iria ingĩhota kũhe ciana citũ kana arĩa matũrigicĩirie twĩkĩota mwaki wa nja, nĩ ng'ano cia maica cukuru. Harĩa twakoragwo tũkĩherithia arimũ na njĩra nene, ta kwĩhitha cioro-inĩ, na hamwe kũiya irio cia cukuru. Kĩrĩa ng'ano ici no tũkorwo tũgĩkenera na arĩa tũrigainie na hamwe hĩndĩ ĩrĩa na ng'ano cia mathako twĩ cukuru ũrĩa twacikenagĩrĩra na ũrĩa cukuru cia anake ciahotaga gũthiĩ na kũrũa na cukuru iria twarigainie nacio.

Ĩĩ itũra-inĩ ritũ, mũhiki na, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũhiki, mwena wa mwanake nĩ aharagĩrĩrio rũciinĩ kĩroko, no kwĩ mwena wa mũirĩtu, kũrĩa akoragwo akĩrutwo mũciĩ kwao, mũirĩtu nĩ akoragwo akĩharĩrĩrio nĩ aciari ake, kana andũ arĩa makoragwo magĩũka na kũmũthakaria na njĩra nene, harĩa akoragwo akĩrutwo rũciinĩ kĩroko na harĩa mauma mũciĩ-inĩ makoragwo magĩthiĩ kanitha-inĩ, harĩa makoragwo makĩnyitithanio na gũtuĩka amwe. Thutha ũcio nĩ makoragwo magĩthiĩ kũrĩa mathiĩ kũrĩra na harĩa makoragwo magĩthiĩ kwamũkĩra iheo kuuma kũrĩ andũ arĩa mokaga kũmona. Thutha ũcio nĩ makoragwo magĩthiĩ, na thutha ũcio magathiĩ gũikarania ta mũthuri na mũtumia.

Ũrĩmi wa thũkũma nĩũkoragwo woeirwo na njĩra nene, na harĩa andũ arĩa makoragwo moeire wĩra ũyũ na njĩra nene, nĩmakoragwo makĩamũkĩra mbeca na kuona umithio na njĩra nene. Ũkĩenda kũrĩma thũkũma no nginya wambe ũharĩrĩrie mũgũnda waku, ũwongerere thumu, na na ũcoke kũwĩitĩrĩria maĩ. Thutha wa kahinda kaigana ũna, thũkũma ciaku cingĩkorwo cigũmĩirwo nĩ tũtambi, no ũkorwo ũkĩhuhĩra ndawa na ũkorwo ũthiĩ na mbere kũrĩmĩra na ũkĩrutaga mathangũ marĩa makoretwo mangĩkorwo momĩte. Thutha wa kahinda kana, nĩũgũkorwo ũgĩcigetha, na gũcitwara thoko-inĩ harĩa ũkoragwo ũgĩciendia na kuona maumithio ma wĩra waku.

Biacara ya wendia wa nyanya, nĩ koragwo yoeirwo na njĩra nene, ta njĩra ya kuona umithio, wa o mũthenya o mũthenya, harĩ mamirioni ma andũ, na makiri ma andũ rũrĩrĩinĩ ruitũ. Andũ makoragwo makĩgũra kũruta nyanya harĩ mĩgũndainĩ yao, nagũcoka gũciumĩria njĩrainĩ cia barabara na hamwe gũcitwara thoko. Harĩa makoragwo makĩendia na na njĩra nene na kana kwenderia o mũndũ o mũndũ harĩa ciendagio kuma ciringi mĩrongo ĩtano, kuma kana cia mbeca nini nginya ciringi mĩrongo ĩrĩ. Wendia wa nyanya nĩũkoragwo wĩ naumithio mũno, kũrĩa kũrĩ andũ a biacara na nĩũkoragwo woeirwo na njĩra nene itũrainĩ ritu.

Ũrĩmi wa mũgĩmbĩ, ũkoragwo woeirwo na njĩra nene, harĩa andũ makoragwo mekĩrĩire ũrĩmi wa mũgĩmbĩ, kuona nĩ ĩmwe ya irio iria ciarĩmagwo kuma tene, na andũ nĩmakoretwo mathiaga na mbere kũrĩma mũgĩmbĩ. Mũgĩmbĩ nĩũtũmĩkaga mũno harĩ kũruga ta indo ta ũcũrũ, kana indo irio ingĩ cia Ũgĩkũyũ.

Haha nĩharonekana hena mũgũri na mwendia wa itunguru ,naha guku nĩ thoko-inĩ kũrĩa andũ makoragwo magĩthiĩ, kũgũra indo ciao ciakũrĩa. Mũtumia ũyũ nĩarokena kũinama na guthura itunguru iria arakorwo arathimĩrwo nĩ mwendia, harĩa acokaga akarĩha na gũthiĩ na indo ciake, ici nĩ itũngũrũ iria cirendio nĩ mwendia.

Haha nĩharonekana ici nĩ macini cia gũthĩa mbembe, iria cikoretwo cigĩtwarwo mĩgũnda-inĩ, na thutha wa magetha , arĩmi na hamwe na aruti a wĩra, nĩmarakorwo magĩkĩra mbembe ici macini-inĩ, na iria cikoretwo, thutha wa kũnũrwo, nĩgetha cihote gũthandũrwo cigĩkĩragwo makũnia-inĩ, nĩgetha cicoke citwarwo mĩciĩ-inĩ. Haha nĩharonekana makĩruta wĩra me hamwe, harĩa macini ĩno ĩrakorwo ĩgĩitĩrĩrwo mbembe, nayo ĩgakorwo ya gũcikonyora cigĩkĩragwo makũnia-inĩ.

Ĩno nĩ mĩatũ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩigwo thĩinĩ wa mĩtĩ, harĩa ĩkoragwo ĩkĩgucĩrĩria njũkĩ, iria cikoragwo cikĩ oya mĩatũ ĩno ta nyũmba ciao, harĩa cikoragwo cikĩ cikĩruta ũkĩ, ũrĩa ũkoragwo ũcokaga ũgoka ũkarutwo nĩ mũrimi, na harĩa akoragwo athiaga gũcoka kwendia. Ũrĩmi ũyũ nĩũkoragwo wo woeirwo na jĩra nene gĩcigoinĩ gĩakwa, harĩa andũ makoragwo makĩrĩma ũkĩ na njĩra nene na makoragwo maigĩte mĩatũ, mĩgũndainĩ yao, ĩrĩa ĩkoragwo ya kũgucĩrĩria njũkĩ, na iria cikoragwo cigĩũka na gũikara gũkũ na kũrĩa cituaga tarĩ mũciĩ kwao, harĩa cicokaga cikaruta ũkĩ.

Ĩno nĩ macini, ĩrĩa ĩtũmĩkaga mũno mũno, harĩ ũgethi wa mũcere, ũrĩa ũkoragwo ũkĩ ũkĩgayania mũcere, ũkoragwo ũgĩtũmĩrwo harĩ ũgethi wa mũcere na njĩra nene, nĩ andũ a kuma mĩena ya Mwea, na hamwe na Kĩrĩnyaga. Ũrĩmi ũyũ wa mũcere, nĩũkoragwo woyeirwo na njĩra nene matũra-inĩ maya, harĩa makoragwo magĩtũmĩra macini ici harĩ ũgethi ũyũ wa mũcere.

Mũndũ, oyaga thaburia, nakũmĩhagĩka rikoinĩ, na gwĩkĩra maĩ, marĩa macokaga magatherũka, thutha ũcio, mũndũ nĩakoragwo agĩitĩrĩra mũtu wake, kũringana na ngima, ĩrĩa arenda, kana gĩcunjĩ kĩrĩa arenda, harĩa acokaga mũiko, gũkoraga gũkoroga biũ, nginya hindĩ arĩa ĩrĩiguana. Thutha ũcio, mũndũ nĩakoragwo akĩmĩkũmba, na agacoka akamĩkĩra thaninĩ, na agacoka agatinĩria, Mwena ũyũ ũngĩ, hena nyama, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtherũkio, na thutha ũcio ĩgacoka ĩgakarangwo harĩa cikoragwo cikĩgaywo, hamwe na ngima na nĩcikoragwo ciĩ irio njega kũrĩanĩria ngima na nyama.

Nĩgetha ũhote kũmenya ũrĩmi wa mũciri, kana kwĩngĩra ũrĩminĩ ũyũ, nĩũrabatara gũkorwo na ũmenyo wa kũtukania tĩri, na hamwe na bataraitha, nĩgetha ũkorwo magetha maku makorwo me mega, na makorwo me matagũmĩirwo nĩ tũtambi, ũhotekũhuhĩra mĩmera yaku ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, kuma ge kanini, nginya ge kanene, na ũkorwo wĩna ũmenyi wa kũgetha mũmera ũyũ.

Hindĩ ĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩatĩ ũyũ nĩ mũrĩmi, ũrĩa akoretwo arĩkia kũrĩmĩrĩra kũrĩmĩra magetha make na kũruta ria ruothe rũrĩa rwĩ mũgũnda-inĩ wake.

Hĩndĩ ĩrĩa wahera ngũku irio, wĩkĩrĩte handũ, nĩkũgiragĩrĩria maũndũ maingĩ mũno, yamwe yamo arĩ ngũkũ hindĩ ĩrĩa ciekĩrĩrwo irio thĩ, nĩcikoragwo cikiciranga na magũrũ mao, nagũthũkia irio icio. O hamwe na mau, nĩcikoragwo cikĩmĩra irio ici, na gũcithũkangia, no hindĩ ĩrĩa mũndũ ekĩra ta gabakũri-inĩ, irio cia ngũkũ nĩcikoragwo cikĩria, hatarĩ na gũitanga na hatarĩ na gũthũkangia, kuona gũitĩrĩra irio cia ngũkũ thĩ, nĩcikoragwo cigĩkinyanga na gũthondeka thumu nacio, handũ wa kũrĩa, na ũrehere ngũkũ o icio mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko.

Haha nĩharonekana gĩkĩ nĩ gĩbanda kĩa matunda na hamwe na irio ta, kuona hena karati, itũngũrũ, mananathi, matunda, meroni, hena mbiringanya, hena hoho, hena hena mababaĩ, na hamwe hena marenge. Harĩa ĩno ĩronekana nĩ nduka ya kwendio indo cia mũgũnda na nĩaronekana ena indo nyingĩ cia kwendia cia kuma mĩgũnda.

Andũ aya marangenia nĩ kuona mararũmbũyania na ũgima mwega wega wa mwĩrĩ, kuona maratarĩria atĩ, thutha nĩgetha irio cikorwo na mũcamo mwega, no nginya ũkorwo ũkĩiganania indo ta nyanya, karati na hamwe no nginya ũkorwo ũkĩongerera matunda nĩgetha irio cikorwo ci njigananu na cikorwo cirĩ cia ũteithio harĩ mwĩrĩ waku.

Ici nĩ irio iria cikoragwo cikĩrĩo kamũiria ũrĩte irio iria nene, na nĩciendekete mũno nĩ ciana na hamwe na andũ agima. Irio ici nĩcikoragwo ciĩ cia cama mũno na nĩcirĩagwo kamũiria ũrĩte irio cia o mũthenya. Nĩcirĩyagwo mathaa ma ranji kana o hwainĩ, na mũno mũno cikoragwo harĩ mĩkawa na iria cikoragwo mũno mũno he mataũni maingĩ.

Haha haronekana ũyũ nĩ mũirĩtu, ũrĩa aronekana akĩgathĩrĩria mũtu wa kũruga ngima, ũrĩa ũronekana ũĩkaine ta Raha Premium, haha mũirĩtu ũyũ nĩaragathĩrĩria mũtu ũyũ na njĩra nene, harĩa ara arera andũ, kũ atĩ, mũtu ũyũ nĩ ũrĩa mwega, na nĩ ũbataire kũgũrwo na njĩra nene, kuona njĩra ĩno ya kũgathĩrĩria mũtu ũyũ, nĩũrehaga agũri na njĩra nene, kuona ũyũ nĩ mũndũ ũĩkaine mũno, na matũmĩraga mũndũ wĩna ngumo, nĩgetha akorwo akĩ akĩarĩrĩria mũtu ũrĩa, wa kambuni ũyũ wa Raha.

Njĩra ĩno ya ũrĩmi ĩrĩa yonekanaga icigo iria citarĩ na mĩgũnda na nĩ ĩtũmĩkaga mũno mũno nĩ andũ arĩa maikaraga mataũni-inĩ arĩa makoragwo me na ũnyihu wa mĩgũnda na arĩa maikaraga he maburoti harĩa matakoragwo na kamũgũnda ga kũrĩma. Mũndũ abataire kuoya o ngunia yake, gũtukania tĩĩri wega na thumu, agacoka, acokaga agekĩra tĩĩri ũcio harĩ ngonia, na ngonia ĩyo agakorwo akĩmĩtũra marima mĩena-inĩ, thutha ũcio akoya mũmera wake, kĩndũ ta nyeni kana ona managu harĩa ũkoragwo ũkĩhanda marima-inĩ mau ũkoragwo ũtũrĩte. Thutha wa kahinda kahinda mũndũ nĩ akoragwo agĩitĩrĩria maĩ mĩmera yake. Kuona mĩmera ĩno ndĩgucagia maĩ kuma nathĩ koguo mũndũ nĩ abataire gũitĩrĩria maĩ o gwakĩa kana o gwatuka. Njĩra ĩno ya ũrĩmi nĩ ĩkorgwo ĩhĩmbĩirio mũno mũno nĩ andũ arĩa maikaraga mataũni-inĩ.

Njĩra ĩno ya ũrĩmi ĩrĩa ĩtũmĩkaga mũno mũno, kũndũ kũrĩa gũtakoragwo na wũiganu wa mũgũnda, kana kũrĩa kũrĩ na ũnyihu wa mũgũnda. Mũno mũno harĩ maburoti kana taoni-inĩ, mũndũ abataire gũtukania tĩrĩ wake wega, na gwĩkĩra ngũnia-inĩ na thutha ũcio gũtũra marima mwena na acoke ahande kĩrĩa arabatara kũhanda, na gwa kahinda gwa kahinda agaitagĩrĩria maaĩ mĩmera yake. Harĩa indo ta nyeni kana managu nĩcikoragwo ci njega mũno kũhandĩra ngũnia-inĩ.

Irio ici arĩ cio nĩ nyama, mũndũ akoragwo akĩamba gũtherũkia nyama, nĩgetha ĩkorwo ĩ njororo na thutha ũcio agaitĩrĩra maguta riko-inĩ, agacoka agekĩra nyama ciake na gũkoroga akĩongagĩrĩra cumbĩ na hamwe na nyanya. Waru ici nĩcikoragwo cigĩtherũkio na thutha ũcio gwĩikio maguta-inĩ. Cabaci nacio, mũndũ akoragwo agĩkanda mũtu wake wega, na gũcirugĩra kĩrũgĩo-inĩ kĩrĩa kĩhiũhĩte o wega.

Kũringana na mwena wakwa, ũndũ ũyũ nĩndĩwendete mũno harĩa ici nĩ nyama cia gũcinwo, iria cikoragwo ciĩna cama mũno. Nyama ici cia gũcinwo ũkĩringithania na cia gũtherũkia, nĩcikoragwo na kamũcamo karĩa citigaga kanua-inĩ ka mũndũ, na nĩcikoragwo ciendekete mũno nĩ mbeũ njĩthĩ na hamwe na athuri a tene kuona atĩ athuri a tene na magongona-inĩ maingĩ ma Ũgĩkũyũ, nyama nyingĩ, maita maingĩ matũmagĩra nyama ici cia gũcinwo kũruta magongona mao, na hamwe hĩndĩ ĩrĩa andũ manyitanĩte na kũrĩana, kũrĩanĩra matũmagĩra nyama ici cia gũcinwo.

Ũyũ nĩ mũihũro wa maĩ na maita maingĩ monekaga icigo irĩa cikoragwo cigananĩte, kũrĩa gũtakoragwo na mĩikũrũko na mĩambato. Mĩena-inĩ ya Mathai na matũra-inĩ mau, mĩihũro hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na mbura nene, matũra marĩa makoragwo me kĩanda-inĩ wa rũĩ, kana nyũmba iria cikoragwo ci kũndũ kwarahĩte nĩcikoragwo cigĩkuo nĩ maĩ, na hamwe mĩhango yothe gũtharara, harĩa ciana citangĩhota gũthiĩ cukuru, kuona aciari nĩmakoragwo magĩtigĩra kuona ciana no cikorwo cigĩkuo nĩ maĩ na cikorwo cigĩkua. Mĩaraho nĩĩthũkangagia indo nyingĩ, o hamwe na nyũmba, magetha na irio cia mĩgũnda. Mĩhango yothe ya ũkui onayo nĩthararaga na andũ nĩmakoragwo makĩaga irio na nĩmakoragwo makĩaga o kũndũ kinya gwa gũikara, harĩa andũ aingĩ mathiaga gũikara macukuru-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa mbura yaura ĩ nene mũno, andũ aya makoragwo kũndũ kwarahĩte nĩmakoragwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩaraho na njĩra nene na nĩgũkoragwo gũkiumĩra ikuũ cia andũ aingĩ.

Mũthenya wakwa wa mbere harĩ kũgetha mbembe, nĩndakorirwo ngĩamũkĩra mathĩna kana kũgerera mathĩna maingĩ kuona ndiarĩ na ũmenyo wa ũndũ ũyũ ũrĩa wĩkaga. Na, nĩndakoragwo ngĩkũmwo mũno nĩ mũciari na kũngũtha, kuona ndakohoraga mbembe ũrĩa ĩtabataire gũkohorwo na hamwe gũtema mabebe ngĩrĩagĩra igũrũ mũno na ũrĩa gũtabataire. Aciari makoragwo magĩkũma mũndũ na njĩra nene kuona nĩmarabatara wĩra ũrutwo naihenya na gũkohora mbembe o hamwe magĩtemaga mabebe.

Ũyũ nĩ mũtongoria mũnene wa nĩaronekana nĩ mũtongoria ta wa ũrĩmi, ũrĩa aronekana agĩtarĩrio mĩthemba mĩthemba na indo ici nĩ ta indo iria citũmĩkaga karĩ harĩ ũhendi ũhandi wa nyanya, na hamwe na thũkũma, hamwe na bataraitha iria citũmĩkaga harĩ harĩ ũhandi wa thũkũma na hamwe na mbembe. Maũndũ ta maya megiĩ wonania wa ũrĩmi, marĩa mekagwo nĩ, nĩ mĩnĩstry ya ũrĩmi, harĩa andũ atumia na hamwe na arĩmi, mathiaga kuonio njĩra njega cia ũrĩmi, mĩmera ĩrĩa makũhanda, bataraitha ona bataraitha ĩrĩa magũtũmĩra.

Haha haronekana maya nĩ monanio ma ũrĩmi marĩa mekĩkaga icigo ngũrani ngũrani rimwe harĩ mwaka kana ona maita meri harĩ mwaka, harĩa andũ mokaga kũonio njĩra njega cia ũrĩmi , mĩmera ĩria mabataire kũhanda mĩgũnda-inĩ yao, bataraitha iria mabataire gwikĩra nĩamu tĩri, magabundithio tĩri ũrĩa mabatie gwikĩra, ũrĩa mabataire gũtukania tĩri na hamwe indo iria mabatairie kũhanda. Haha nĩharonekana he naindo ta cia kũhanda ta mbegũ cia kũhanda nyanya, haha nĩharonekana harĩ na mbegũ cia kũhanda nyeni na bataraitha iria cibataire gwĩkĩrwo.

Ici nĩ ng'ombe, irĩa cironekana, cigũmĩirwo nĩ wagi wa irio na gwa kahinda kanene, harĩa matũra maya mĩena-inĩ ya mathai, hĩndĩ ĩrĩa gwaka riũa na njĩra nene, mĩena ĩno nĩhotaga, nĩ ĩkoragwo ĩkĩũma, na njĩra nene, harĩa ng'ombe ciagaga kĩndũ gĩa kũrĩa, na nĩcikoragwo , nĩ andũ aya nĩmakoragwo ng'ombe ciao nĩikuaga, na andũ akuma mĩena ĩno ĩngĩ, nĩmokaga, mathiaga matũra-inĩ mau maao, na kũgũra ng'ombe ici na mbei ya thĩ biũ, kũona mũrĩmi nĩonaga, gũkĩra ng'ombe ĩkue, nĩkaba amĩendetie, na nĩgetha narĩ akĩgunĩke na tũmbeca tũnini twa ng'ombe icio ciake. Mĩena ĩno ya rũgongo rwa bũrũri, kũrĩa gũkoragwo kwĩna riũa rĩnene, nĩmagũmagĩrwo nĩ riũa rĩnene, na ng'ombe cikaga mahuti makũrĩa, maaĩ ma kũnyua, na nĩgũcũngagĩrĩria arĩmi aya kwendia ng'ombe ciao na mbei ya thĩ biũ.

Ici ni ng'ombe iria cironeka cigũmĩirwo nĩ wagi wa irio na gwa kahinda kanene, harĩa matũra maya mĩena-inĩ ya Maathai, hĩndĩ ĩrĩa gwakana riũa na njira nene mĩena ĩno nĩĩhotaga nĩkoragwo ĩkĩũma na njĩra nene, harĩa ng'ombe ciagaga kĩrĩa kĩndũ gĩa kũrĩa, na nĩcikoragwo na andũ aya nĩmakoragwo ng'ombe ciao nĩ ikuaga na andũ a kuma matũra mĩena-inĩ ĩno ĩngĩ, nĩmokaga mathiaga matũra-inĩ mau mao na kũgũra ng'ombe ici na mbei ya thĩ biũ, kuona mũrĩmi nĩonaga gũkĩra ng'ombe ĩkue, nĩ kaba amĩendetie na getha narĩ akĩgunĩke na tũbeca tũnini twa ng'ombe icio ciake. Mĩena ĩno ya rũgongo rwa bũrũri, kũrĩa kũkoragwo na riũa rĩnene, nĩmagomagĩrwo nĩ riũa rĩnene na ng'ombe cikaga mahuti ma kũrĩa, maĩ ma kũnyua na nĩkũcũngagĩrĩria arĩmi aya kwendia ng'ombe ciao na mbei ya thĩ biũ.

Ũrĩmi ũyũ wa kĩrĩu, harĩa andũ makoretwo makĩhĩmbĩria, harĩa mũmera ũkoragwo ũhatũkĩirio baibũ hakuhĩ naguo. Harĩa baibũ ici cikoragwo citũrĩtwo tũrima tũrima o handũ o handũ. Harĩa maĩ makoragwo makĩnyũrũrũka marĩa maitĩkaga o tũnini o tũnini. Haha nĩharigagĩrĩria mũmera kũgĩa maĩ maingĩ biũ, na hamwe nĩhakoragwo he hega kuona maĩ, mũmera nĩũkoragwo ũkĩamũkĩra tũmaĩ o tũnini o tũnini ihinda kwa ihinda.

Andũ makoragwo mahĩmbĩirie ũrĩmi wa mahũa na na irio na njĩra nene, harĩa andũ makoragwo maigaga irio, nĩmarĩmagĩra irio handũ hahana tũrĩti.

Njĩra ĩno ya gũthondeka cairĩnji, nĩĩkoragwo yoeirwo na njĩra nene harĩa ici nĩ irio irĩa ciongagĩrĩra iria harĩ ng'ombe na gĩcigo kĩnene. Andũ makoragwo magĩthondekera cairĩnji ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthikwo thĩ wa tĩri gwa kahinda kaigana ũna na harĩa ĩkoragwo ĩkĩiguna na kũrĩana, harĩa ĩkoragwo ĩgĩcoka gwĩkĩrwo irio-inĩ cia ng'ombe na harĩa ng'ombe yongagĩrĩra iria na njĩra nene mũno.

Gwĩkĩra nyeki hakuhĩ na mũmera gũkoragwo kũrĩ ũteithio mũnene harĩ mũmera kuona nyeki ĩ no nĩgitagĩra harĩ kũnyihia ũrĩa maaĩ marakorwo makĩnyuo nĩ riũa, kuona hĩndĩ ĩrĩa andũ maigĩrĩra nyeki maaĩ matikoragwo makĩũra na njĩra nene, na mũmera nĩũkoragwo ũkĩgunĩka na njĩra nene. Na nyeki ĩno nĩkoragwo ĩkĩhota kũigĩra mũmera ũcio maaĩ gwa kahinda karaihu.

Ũhũthĩri wa mbombo kana macini cia kĩrĩu, nĩgetha kũhũra maĩ kuma rũĩ kinya mũgũnda, andũ nĩmakoragwo moeire njĩra ĩno na ĩya ũteithio mũno, mũno mũno harĩ ũrĩmi, harĩa andũ makoragwo makĩtũmĩra mbombo kũhũra maĩ kuma rũĩ nĩgetha makorwo magĩthiĩ mĩciĩ-inĩ yao kana o nginya mĩgũnda-inĩ yao, nĩgetha kũhe mĩmera. Kuona andũ njĩra ya magĩtũmĩra njĩra ya tene ya gũtaha maĩ na mĩtũngi nĩĩkoragwo ĩya kũnogia mũno ũkĩringithania na njĩra ĩno ya gũtũmĩra mbombo harĩa ũkoragwo wa kũhũthia maĩ na nĩkoragwo ya gũtũmĩka na njĩra ya ihenya mũno.

Ũyũ nĩ mũgũnda, harĩa mũrĩmi ũyũ aronekana okĩte kũgetha, kũrora ũrĩa mũgũnda wake ũrathiĩ na mbere, kuona nĩakoretwo akĩhanda, nĩ mũrĩmi wa marigũ na njĩra nene, na nĩaronekana agĩkũngũĩra magetha make ma marigũ, kuona marigũ make nĩmaciarĩte na njĩra nene.

Ũyũ nĩ mũrĩmi, ũrĩa aroneana agĩkenera ũrĩmi wake, na nĩokĩte kũrora mũgũnda-inĩ wake kuona ũrĩa ũrĩmi wake ũrathiĩ na mbere, na magetha make ũrĩa marathiĩ na mbere. Nĩaronekana nĩ mũrĩmi wa marigũ na nĩaronekana agĩkũngũĩra kuona marigũ make nĩmathiĩte wega na makoro mena, nĩ mega biũ na nĩaronekana ena gĩkeno.

Haha hena mũtaaramu ũrĩa aronania indo ta nyanya, apple na hamwe na matumbĩ na mbiringanya iria cironekana na indo ingĩ cingĩhotwo kũigitwo, cigĩtwo tũ container -inĩ, na nĩcironekana nĩta gũtarĩria aratarĩria ũrĩa indo ici citeithagia harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ũyũ nĩ ũrogoti wa takataka, harĩa andũ makoragwo, na nĩ gũkũ nĩ mwena wa Nyĩrĩ, harĩa andũ makoragwo maathondekeirwo na kũigĩrwo gacunjĩ mwana mwanya, harĩa andũ makoragwo magĩũka na gũte takataka ciao, iria cikoragwo cicokaga kuoywo nĩ rori iria cikoragwo ciandĩkĩirwo wĩra ũyũ na hamwe na andũ arĩa makoragwo mandĩkĩirwo wĩra ũyũ. Thutha wa andũ arĩa makoragwo mahetwo wĩra nĩ thirikari nene ya kauntĩ a gũtheria mataũni maitũ nĩmakoragwo magĩtawara takataka ciao haha na iria makoragwo macokaga gũkuo nĩ rori cia thirikari o icio na andũ arĩa makoragwo mandĩkĩirwo wĩra ũyũ nĩgetha mahote kũiga marĩa matũrigicĩirie marĩ matheru.

Thutha wa kũrĩma mahũa, nĩ makoragũo magĩtwarwo iganda-inĩ na harĩa andũ arĩa makoragwo mabundithĩtio wĩra ũyũ wa kũrongoreria na kũmenyerera mahũa makoragwo makĩmaiga wega na njĩra ĩrĩa njega. Na thutha ũcio wa gũkorwo makĩmathondeka na thutha ũcio makoragwo magĩtũmĩka magongonainĩ ngũrani ngũrani. O ũmwe wamo marĩ mo ũhiki-inĩ gũthakaria magongona na hamwe o nginya na mathiko-inĩ harĩa makoragwo makĩigĩrĩrwo mbĩrĩra. Mahũa rĩmwe bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ makoragwo makĩendio nja wa bũrũri na njĩra nene. Na andũ angĩ nĩ matũmagĩra mahũa maya kũhe andũ arĩa mendete, kuona nĩ njĩra ĩmwe ya kuonania wendo kwĩ mũndũ ũrĩa wendete.

Ici nĩ ngari, irĩa cironekana cigĩbokerwo magetha, marĩa makoretwo magĩkĩrwo ngũnia-inĩ cia mwanya, na ngũnia ici nĩ cikoragwo cinjega, kwona nĩ cirigagĩrĩria magetha harĩ gũbutha na gĩkĩro kinene mũno, haha he na mũndũ, ũrĩa uronekana nĩke arabanga ngari ici, na kugetha gũbanga magetha maya me ngari-inĩ marĩa makoragwo magĩtwarwo iganda-inĩ, indo imwe irĩa cikoragwo cigĩtwarwo na njĩra ĩno, nĩ makandamia na hamwe na maguna, marĩa makoragwo magĩtwarwo iganda-inĩ.

Ũndũ ũyũ ti mũru harĩ niĩ kuona, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aheyo wĩra wa kwaragania mbembe, kuona wĩra ũyũ onokorwo nĩ wa mĩnoga, kuona no nginya wanĩke mbembe ici o gwakĩa kĩroko harĩ riũa, nĩgetha cikorwo cikĩũma, nĩgetha cikorwo cigĩthĩo warĩkia gũciũmithia na njĩra ĩrĩa njega. Wĩra ũyũ nĩ mwega na nĩ mũru, kuona mũndũ nĩakoragwo akĩnoga mũno na hĩndĩ ĩrĩa agũtambũrũkia mbembe ici, nĩgetha ciakane nĩ riũa, kana o rĩrĩa ũgũcirogota kuona wĩra ũyũ nĩ wa mĩnoga.

Ũgũri na wendia wa maembe, nĩũkoragwo wĩkĩrĩirwo na njĩra nene, kuona arĩa makoragwo mendete biacara ĩno ya kwendia maembe nĩmakoragwo mena gĩkeno mĩnene. Nao hamwe nĩharega hathara kuona maembe maya mngĩkorwo magĩthũka, ĩyo nĩ hathara kwĩ mwendia, na hĩndĩ ĩrĩa makorwo makĩgũrwo nĩ gĩkeno kũrĩ mwendia. Wĩra ũyũ wa kwendia makoro maembe nĩũkoragwo wĩkĩrĩirwo njĩra nene na kuona nginya mwendia ũyũ nĩaronekana nĩ mũkenu, kuona maembe maya make nĩ mathaka, na hamwe nĩharonekana hena rori nyingĩ nyingĩ iria cirakorwo cikĩrutwo maembe maya.

Gũkũ nguona nĩ gĩcigo gĩa gĩcũa-inĩ mwena wa Gĩthumo, kũrĩa gũkoragwo kũĩkaine na njĩra nene harĩ wendia wa thamaki. Na andũ a icigo ici nĩmakoragwo me moeire wĩra ũyũ na njĩra nene, kuona nĩguo ũrehagĩra ũboco wao wa o mũthenya na nĩguo ũheaga ũmaheaga kĩndũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua o gwakĩa na gwatuka. Andũ nĩmakoragwo mendete thamaki na njĩra nene, kuona nĩ andũ mamĩũĩ kuona mamĩũĩ atĩ thamaki nĩkoragwo ĩkĩongerera ũgĩ kũrĩ ciana na kũrĩ andũ agima, no kuona nĩ nĩũndũ wa ũhoro ũcio, thamaki nĩkoragwo ĩkĩendekana mũno na andũ nĩmakoragwo mamĩendete na andũ nĩmakoragwo maingĩrĩire mbiacara ĩno ya thamaki na njĩra nene, na nĩ kuona nĩyonekanaga ĩkĩrehe bainda na njĩra nene.

Haha hena arũme erĩ na mũtumia ũmwe, mũndũrũme ũyũ na mũtũmia ũmwe nĩ maronekana makũĩte kĩrĩti, meciria-inĩ makwa kwona ici nĩ indo iria cirabatara kũigwo harĩ ũhehu-inĩ, nĩgetha citigakorwo cigĩthũka. Indo imwe iria cikoragwo cikĩigwo harĩ rũmũ iria cina heho nyingĩ, nĩ indo cia thoko na hamwe na indo ta maguna kana nyanya, itũngũrũ na hamwe na dania na hoho, iria cibataraga ũhehu wa kahinda ka ka thikũ ciganona, nĩgetha cikorwo cigĩikara ci o cicangararĩte na citigakorwo cigĩthuka kwa kahinda gakuhĩ.

Aya nĩ andũ arĩa maronekana me giciyanĩ kĩa iria rĩnene, na nĩ maronekana marĩ mĩhango yao ya o mũthenya, o mũthenya, harĩa maronekana marĩ ũgĩteginĩ wa thamaki, magĩtũmĩra neti, na hamwe na ndurumeni ciao gũtega thamaki, na nĩ maronekana nĩ ogĩ harĩ ũteginĩ wa thamaki , kwona nĩ maronekana nĩ makoretwo magĩtega thamaki nyingĩ mũno, na gĩcigo kĩnene, na harĩa maronekana manyitanĩte marĩ andũ aingĩ, kwona andũ marĩ aingĩ nĩ mahotaga kũruta wĩra na njĩra hũthũ, na kũgĩa magetha maingĩ, na njĩra nene, wĩra ũyũ nĩ wonekanaga maita maingĩ mĩena ĩrĩa ci icigoinĩ kũrĩa kwĩna maria manene, kwona thamaki ici nĩ cikoragwo cigĩka wega mĩena-inĩ ĩyo.

Haha nĩharonekana nĩ andũ marĩ mĩhango-inĩ yao ya o mũthenya ya ũtegi wa thamaki, na mĩena ĩno yone, wĩra ũyũ wonekanaga icigo-inĩ irĩa ciĩna maaĩ maingĩ, na kuona andũ aya nĩmaratũmĩra neti na hamwe na ndurumeni, nĩgetha mahote gũtega thamaki na njĩra nene.

Haha nĩharonekana hena bara iria cikorekwo cithũkĩte na njĩra nene na kũthararia mĩhango ya ũkui na nĩharonekana haha hena ngari ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũa kuona bara cithũkĩte na njĩra nene na haha nĩharonekana nĩ kũiga mĩtũrĩre ya andũ hatĩka-inĩ na thirikari nĩĩbataire kũingĩrĩra ũhoro ũyũ na njĩra nene, na ngari ici nĩcironekana nĩ cia gũkuua mĩrigo na njĩra nĩ thũku na njĩra nene.

Andũ nĩmakoragwo moyeire ũrĩmi wa magĩtũmĩra maĩ na njĩra nene, kuona nĩũkoragwo wĩ mũkuhĩ na mwega, harĩa andũ matũmagĩra nyamũ ici, harĩa cikoragwo cigĩikia maĩ ũndũ kũnene kũnene na gũkinyĩra ũteithia harĩ ũrĩmi, harĩa arĩmi makoragwo moyeire, mamũkĩrĩte science ĩno ya kũrĩma magĩtũmĩra maĩ na njĩra nene.

Gũtũmĩra ng'ombe harĩ ũrĩmi mũthenya wa mbere, mũndũ nĩakoragwo agĩtũngio nĩ mathĩna ngũrani ngũrani, kuona ng'ombe ici citakũĩ, nĩcikoragwo cikĩrega kũruta wĩra, na wageria gũcihũra atĩa kana atĩa nĩciregaga kũruta wĩra na njĩra nene. Hĩndĩ ya mbere mũndũ nĩakoragwo akĩhũrwo nginya mateke nĩ ng'ombe ici, na harĩa ciregaga kũruta wĩra na njĩra nene, harĩa ciendaga mwene, nĩgetha cirute wĩra. Hindĩ ya mbere kũruta wĩra ũyũ, nĩciakorirwo cikĩng'athĩria na njĩra nene, ona harĩa wageria gũcihũra o na njĩra ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ, nĩcikoragwo cikĩng'athia kũruta wĩra o na ha kana ha.